Kwa ihinda rĩrĩ ũtonga wa bũrũri witũ wa Kenya ũkiriĩ kana ũthiĩte na mbere na gũkobobana kana kũgwa, kuona kũrĩ na maũndũ maingĩ marĩa marathiĩ na mbere bũrũri-inĩ. Wa mbere, gũtirĩ na mbeca cia kũigana, ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩria andũ arĩa marĩ na biacara nini ona nene gũthiĩ na mbere na gũcihinga, ũndũ ũrĩa ũtigĩte mbeu njĩthĩ aingĩ kana andũ aingĩ bũrũri-inĩ matarĩ na mawĩra. Na o ho, aigithia mathiĩte na mbere na kũĩyeherania na kũigithia gũkũ bũrũri-inĩ, kũrũmĩrĩra magoti ma igũrũ marĩa marathiĩ na mbere na kũmagũmĩra. Ũndũ urĩa hotaga kũhe bamĩrĩ yakwa irio, nĩ kĩrĩa kĩnini ndona wĩra-inĩ, kuona kaingĩ mawĩra matirongerera mĩcara na ona kũndũ kumwe ũrakora nĩ andũ maranyihia na njĩra ya kũmarũgamia kana kũmabuta wĩra. Ũguo, nyũmba ĩrĩa ndaikaraga angĩkorwo nĩ ya mbeca nyingĩ, ndacũngĩrĩirio gũthama na o ho, gũtigĩrĩra atĩ kũrĩa kũrarĩmwo nĩ ndahota kũgĩra irio na njĩra nene nĩguo kũhũnia bamĩrĩ.

Ũgũri wa irio kuma nja wa bũrũri, kaingĩ ũrĩa ũtabanagio nĩ thirikari kana o na kambuni cia andũ kĩũmbe, kũrĩa magũraga irio nyũmũ makĩria kana makagũra kĩndũ ta mbembe, itũngũrũ kuma mabũrũri-inĩ marĩa tũriganĩtie, nĩ ũcũngĩrĩirie arĩmi gũkũ bũrũri-inĩ, gũteyanĩria ũrĩmi wa indo icio. Kĩrĩa gĩtũmĩte mateyanĩrie ũrĩmi, nĩ kuona o na thutha wa gwĩtungumania, na gwĩkĩra kĩo ũrĩmi-inĩ wao, kaingĩ ũrakora magetha mao matirĩ na thoko, kuona indo iria ciaingĩra gũkũ bũrũri-inĩ kuma nja wa bũrũri, ikoragwo irĩ wa thogora wa thĩ ũkĩringĩthania na indo iria ikũrĩtio gũkũ bũrũri-inĩ. Indo cia gũkũria gũkũ bũrũri-inĩ nĩ irĩ goro kuona o na indo iria irabatarĩkania ta mbegũ, bataraitha, ũkui, ciothe irĩ igũrũ, kuona o na thogora wa maguta nĩ wongererekete. Ũguo ũkĩrĩngithania na kũgũra indo nja wa bũrũri na cia gũkũ bũrũri-inĩ, ũgakora cia nja wa bũrũri irĩ na raithi na andũ aingí maragũra cio, ũkĩringithania na iria ikũrĩtio gũkũ.

Kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie thogora wa mũtu kwambatĩra, nĩ kuona atĩ wa mbere, akũria a mbembe, marendia mbembe ciao na thogora wa igũrũ, kuona matirarĩ na kĩmera kĩega, amu bũrũri nĩ ũragũmĩirwo nĩ riũa ĩnene, na ũguo gũtirarĩ na mbembe cia kũigana gũkũ bũrũri-inĩ na arĩa mararĩ na mbembe, nĩ marahũthĩrire kana nĩ maracirehire ithĩ-inĩ kana ene ithĩi magacigĩra mĩgũnda-inĩ, na thogora wa igũrũ, kuona thogora wa maguta ũthiĩte na mbere na kuongerereka. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ atĩ thogora wa gũthĩa mbembe, ũrĩ igũrũ kuona marĩhi kana thogora wa thitima, o naguo ũthiĩte na mbere na kwambatĩra. Na ũguo nĩguo mũtu ũthĩĩke, no mũhaka ũhũthĩre thitima hamwe na indo ingĩ iria cihũthĩkaga, nĩguo kũũiga wega, cigathiĩ na mbere na kuongerereka, ũguo thogora wa mũtu o naguo ũgathiĩ na mbere na kũhamba.

Ũndũ ũyũ ũringanaga na gicigo kĩrĩa mũndũ arĩ. Kwa mũhiano, nĩ kũrĩ andũ arĩa marĩ icagi-inĩ na nĩ kũrĩ andũ arĩa marĩ mataũni-inĩ. Na ũguo hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi akũria irio mũgũndainĩ, kaingĩ andũ arĩa marĩ mĩciĩ-inĩ nĩ maagaga gũcigũra na njĩra nene, kuona o nao marĩ nacio, na ũguo acũngagĩrĩrio gũciendia kũndũ kũrĩa kũngĩ ta mataũni-inĩ. Ĩndĩ nao andũ a mataũni, nĩ monekaga kwĩhoka indo iria cirauma nduka-inĩ nene na njĩra nene, kũrĩa aingĩ ao ona kuona nduka ici nene nĩ ihĩmbĩirie andũ gũkorwo makĩgũra ĩndo ciao kũgerera intaneti. Ũgakora, nĩ marenda mũno kũhũthĩra njĩra ĩyo, kuona mũndũ ndegũbatara kuuma harĩa arĩ nĩ getha athiĩ thoko kana kwa mũndũ niguo agacigũre, ĩndĩ egũciĩtia kũgerera intaneti na areherwo nginya harĩa arĩ, na ĩndo ici nĩ ikoragwo irĩ cia gĩkĩro kĩa igũrũ mũno na nĩ cionanagia nginagia rĩrĩa igathũka.